Gima timore kae mokwongo, magi aneno ka nyithi sikul dwaro mondo odhi gi safiri. Koro gibiro kanyo gi begegi ,mondo gi safiri. Koro magi nyithi sikul madwa dhi e sikul. Ne gisebet dala koro gidwaro ni mondo gidog e sikul. Koro chien kacha aneno gari mar Nissan mondo oting'gi, kendo ging'eny, aneno tuktuk aneno geche. Koro gima timore kae nyiso ni ma en chienro mar transport to nyithindo dok e sikul. Koro giidho gari mondo gidog kuma onengo gisome. Koro nyithindo aneno kanyo maber, aneno nyithindo oting'o bag, moko oruako uniform ma white , moko orwako uniform, koro mae ,en chienro mar nyithindo mar dok sikul e momiyo iluongogi gi dho ngere ni back to school. Koro gidok e sikul mondo gisom .Mano e gima timore kae.

Gima biro e pacha ka aneno tijni, ma en tich mar dhi e hotel. Kisedhi e hotel to inyalo kelni chiemo. Koro tijni, inyalo betie e hotel kanyo kata unyalo dhi kaka group. Unyalo dhi e hotel kanyo, to u order chiemo to ikelonu to uchamo. Koro ma en tich mar chiemo e hotel, mano e gima biro e pacha ka aneno tijni.

Jok ma ang'eyo kae kata ng'at ma ang'eyo kae en Victoria Rubadiri, Victoria Rubadiri ni ma en jal kata nyako malendoga e TV mar Citizen TV. En kod nengo nikech en ema okelo habari omiyo oganda ng'eyo gik matimore e piny ka en ema olando gik matimore kae ka oseor gik moko e studio to en ema obiro e studio kanyo to olando gik moko e TV olendoga e Citizen koro en ema omiyo oganda tich mar ng'eyo gik matimore e piny kendo en ema olendoga e studio mar Citizen TV kendo obiroga pile ka pile ka Monday wuok tich ka wuok tich, olendoga e citizen TV kanyo mondo mi omi oganda ong'e gik matimore e piny ka. Kendo be en kod nengo nikech en be oyudo pesa monyalo konyorego gi familia ne, ochulo go tax e government mar Kenya kae. Kendo en ema ochulo tax ka osechulo tax to ogero Kenya kae maber.